Ore taa nanu tenduata ai eningo pee imbooyo enkisiayiare oo ropiyiani tenkiangare naa ore enedukuya; naa pee eunisho, ore ake pee eunisho matejo naaji, ee kwa mfano te niiun ilpayek, ore ake peyie ilotu akesu naa ilo aidong ina kurma menyanyaanyukie sii iropiyiani nilo aitumiya aidongie ilpayek pee intayu enkurma inilo aitumiya ainyiangu tolduka. Ore eniare, naa nena tokitin naijo ilnyanya intokitin akeyie pookin naitumiyai tiatua aj.,kibooyo ina enkisiayiare oo ropiyiani tenkiangare.

Ore ena kikulikuanoto kanyio embata oo ntokitin nia esaa nimiata entoki niasita, ore nanu esaa namaata entoki naasita naa ore embaye edukuya naa karipisho karip imasaa oo nkaik, narip imasaa oo murto ee aa inaishop openy, inaishop iltunganak tiang' arashu inamir. Ore taa entoki naitumia paa aripisho naa isayen naitumiya, naitumiya olgosoi ashuu aa emanila. Ore embae eare naas esaa namaata entoki naasita, naa kairemisho kalo naaji abaiki mbika natuunoki teine oji tiang' ashuu nalo aipaliliya metaa ore enakata tenesha, nemeinyiala. Ore embae euni naa kaidim aisujisho aisuja inkishu, naisuj intare pee aisuj inkishu naisuj intare ee.

Ore esiai ai ekila enkolong naa kainyototo oshi nanu sa nabo enkakenya, ore painyototo sa nabo enkakenya, naomon, nadou tedapash, nai spread edapash aitobir esidai aitobiraki irkarash ledapash. Ore paidip, naik ilala. Ore paidip aika lala, nadumu entawel ai, nalo bafu, nalo alo aisuja. Ore paidip aisujayu, nalotu naelewa, naishopo, nalo ayau kule nayier shai, agira aanyu, agira anyu darasa. Ore paidip, ore pejo abaiki sare onusu, aidipa, nalo darasa sauni, sukuul sauni, ore oshiake naa, tekila enkolong', na kelelek aata idarasani ong'uan, mpaka imiet, idarasani ong'uan ong'uan duo naji sanasana. Nalo naas, naas nena, nalo darasa edukuya, kwanzia sanabo, kwanzia sauni mpaka samiet. Ore paidip, nalotu nalo lunch for one hour, alafu nashuko ah sa saba sukuul. Nashuko sa saba sukuul, najing' enkae darasa, naidip ina nkae, najing' enkae, ore paidip, nashuko da alaang'. Ore pashuko alo aji..

Ore taa ena siai naa irkieek waare oibungieki tenebo naa ore ene tipat ena siai oleng amu ore embae edukuya , ore esidano enye edukuya naa ore nkaitubulu nimidim atupuku toolanterera naa kidim sinche atubulu amu kibungi ake nibungieki olikae shani, nepuku esidai, nepuku esidai. Ore eniare naa mitoki ,mitoki imoyiaritin aponu aibung ,aibung enkaitubului , mibung imoyiaritin naa kidim sii atotona tewuei nemetii , nemetiii , nemetii climate sidai matejonaji ewueji netii enkolong sapuk ,ewueji netii enchan sapuk, ewueji akeyie netii climate toronok , matejo duoo nejia . Ore ene uni naa ore nkaitubulu naa kitayu ilanterera kumok ashu kitau , kaitau, keisho oleng . Ore eniongwan naa ore kuna ,ore kuna aitubulu pookirare naibungieki tenebo naa kepuku ,kepuku olikae shani ashu matejo , oikae kwak lemetii..

Ore taa ena kikwalikinoto, naji inyoo ingolokinot nitum tiatua esiai, naa keitengemea ajo kaa siai ,ore tenchoto ai naa matejo naaji esiai ningira aasisho te office ashua teweji akeyie neba enaa eningira aaasie esiai, ore engolikinoto edukuya nidim oltungani anoto, naa esiai sapuk ,ore esiai sapuk teneeta oltungani esiai sapuk naa elelek akeyie neeku sidai amu kegas ninye enedukuya aku meeta erishata ofamila enye ,ormarei lenye teneyamaki eshu teneyamishe ,inkera enyanak teneeta intoiwuo enyanak aikunaki nejia ,ore eni are naa eidimayu nemisioki oltungani atumeeh eidimayu nemikisioni aisho cheo nebaiki nitobiko enakata sapuk teinasiai ,ore enkae naa mawasilano oltunganak ,elelek nemiata mawasilano oltunganak liboitare tesiai elelek neminingunono ,elelek nemirara norkuak obo ,keidim ina ayau enyamali.

Ore entoki nalotu endamunoto ai tenadol eneweji naa ore ene dukuya entoki nadotu endamutono ai naa kainyoo pee etii ena pisha ele kanchawoi ene weji ore ene dukuya na kimaanisha ajo ketii ingwesin entim enewei ore ena naa park ingwesin entim Kuna naa ikarari aa orkanchawoi , netii engwesin ake yie pookin entim ore Kuna ngwesin entim sababu pee eikenori naa peyie eponunui aadol ore sii enkae damunoto nalotu elukunya ai naa keponu ltunganak otii atua olosho lekenya oltunganak oingua nkwapi eboo ninche looponu adol Kuna gwesin ,ore embae euni naa lazima kelak kulo tunganak ,kelaki ropiyiani pee ajingi eneweji apuo adol nena gwesin entim, oree sii enkae, naa ore entoki nalotu endamunoto ai naa eeh nchere ore iltunganak omanita eneweji ,iltunganak lenkalo eneweji nemanya Kuna ngwesin lazima keigeri teneweji ore pee eigeri naa kelaki ,ore pee elaki netum lelo tunganak eeh.